Ni ko katitab visa yo itinye katini imuche icheru rabisiek en benkit agetugul bo komonut katini amun inyoru rabisiek en chokchinet en olatugul ole imi, yo imoche icheru rabisiek iwendi ole mi mashinit nebo ATM yeitio ichil koborun oleindoi katit yekeinde katit orit ii inde nambaringun nebo pin ak isir rabisiek cheimoche inemu kokonin rabinik ak kowekun katit , imuche koraa iliban tuguk cheimoche en tuget misink ko tugetab supermarket amun tinye mashinit nebo katinoton yeitio inde nambaringung nebo pin ak isir rabisiek cheimoche iliban kosibgee ak oleten tuguk chakaial.

Pichaini koboru piik aeng che betei ketik, boisie kibetit ne kibo keny kotomo kobit mashinit neboisie mwanik anan ko stimet, koroito bo keny ii, kokichop keboisie kibatit ne tinye kelek che ngotipen. Yo kiboisie konome piik aengu, akenge ing pichoto komitei nguny ane age komite barak, yaityo kotoi kongus ako til ketit ne kakinde barak, kasinito ko kiibe kasarta ne koi ak kotile baoinik che ngering, kiboisie pichoto kimnotet ne oo mising, notok amune asi kikiwal ak mashinisiek chebo kasari che tilei baoinik chechang eng chokchinet.

Pichaini kobwotwo betut ne kyoneti lagok che mengech eng sukulit ne mi kokwenyo, boibochin lagok che mengech tienwogik, nitok amune asikeboisie tienwogik mising yo kineti icheket, kyoboisie tienwogik aneti icheket koit nambarisiek kongete akenge akoi taman, kyoboisie kora tienwogik aneti icheket konai letaisiek chekiboisie yo kisire ngalek anan ko kainaikab goret anan ko chebo piik.

En pichaini okere bik chetinye pikipikishek bichoto kobo komonut amun toreti komut bik chemiten rutoito chome bik koboisien pikipikishek amun imuti chito agenge kitio kounoto komokonye kasarta negoi kigeni sikonyi, koraa komi ngweny beinywan kosir nekiliboni en karit, karit neboisien bik chechang koraa komuchi konyorune chito minuokik ii kou tingoek amun mayatat, imuche koraa imwochi derebaindetab pikipikit komutin komutio anan ko oleimoktoi, pikipikit koraa koitin oleiwendi kosir karit kounotok ii iiten oleiwendi en sait nemakat.

Ni ko kwondo ne iuni ngoroik koboisie eut, mochomo boisioni amu kiboisie kimnotet ne oo ak koibe kasarta ne koi asi kotililitu ngoroik, mising ko yo iuni ngoroikab lagok che tinye simdo ne oo. Imuchi kokon kaimutik eng borto kou ngwanindo eng kelyek anan ko batet amu ki ngurukse eng kasarta ne koi, konu kora kwam piich metit amu mising ko yo ngeringen korotikab chito eng borto, ikochin siyok kora kongetyo ak kongwanekitu yo itinytinyi ngoroik che uen, kounotok ii akaikai aboisie mashinit ne boisie sitimet.

Kararan kimuti lakwet sipitali yo mokose komnye borta, ngoit sipitali kopimoni kanyaindet asi konai ole mi kaimutyet, eng sipitali kepimoni matab borta, oletee sukaruk ii, olebirtoi muguleldo ak kepimoni kora korotik anan ko beek asi kenai ngomitei kuutik che konu miondo age tugul. Bo kamanut kimut lakwet sipitalit kora amu imuchi inai ngoetu lakwengung eng oret ne kararan anan komuchi inai ngomi amitwogik che mochei ibae lakwengung asi konyor kimnotet.